Ng'alaletab kipagenge kotoreti en mianwogikab kabwatutik en ortinwek cheterterchin che choton ko cheu ngeng'alal ko kerke ak yongeboshi chito ake anan kou nekabosok kaimutiet nekotinye uu nekeboshi inendet noton tam kelelen ngipchechi chito koimuch kotoretin inendet kotikonin en ortinwek cheterteren ako mwaun kit nenyolu iyai ko noto kotere kaimetab gee nengung nekeimi gee ngepchei kora anan keng'alal en kipagenge koteche tiliandit en chichito ak noton nekaya metit akoker kole abak chomon bichuton agichek ng'alaletab kipagenge kora koistechin chito katabanetab ge noton neitoboneke chito noto netindoo miando nebo kabwatutik ng'alaletab kipagenge kora koimuch kosteun kabwatutik cheyach chechoton cheibu mianwogikab kabwatutik cheu chenangibwat oot kobetenge sobet ii anan inam iboisien kerichekab bokitnotet konoton ii konyolu kechute ng'alaletab kipakenge.

Simoit ko imuch keboishe eng' ortinwek cheterteren ak oret agenge ko imuch keribengei en tuguk chechang' ko noton ko chang' keljinoik chechang' mising' keboishen ribetab gei ak bongonutik chebo simoit netai imuch icheken kit neu chametab gei nebo bortong'uk iboishen simoit asinai ile itese tai komye eng' bortong'uk anan metese tai komyee kit age kora ko imuch komwoun simoit akobo kiit netesei tai ak en noton inoe ole iriptoingen kora iboishen simoitnito amun kerinai kiit netesei tai simoit kora ko imuch ibanganen tetutik cheterteren chebo chametab gei chebo bortong'uk cheimuch isuldoi choton akiayai kou noton kowendi koburei bortong'uk komye